Piny mar Kenya en piny mamiyo kendo en piny maber ahinya ne jolimbe moa e pinje maoko kendo sama gibiro e piny Kenya ka, giyudo thuolo mar puonjre kata ng'eyo kitwa gi timbewa. Kitwa gi timbewa ne oganda mopogre opogre kaka oganda mar Maasai gin gi kido kendo girito ahinya timbegi kendo miyo jolimbe thuolo mar ng'eyogi kendo ging'iso kitgi gi timbegi kokalo e yor miel margi kokalo e yor wechegi kata sigandgi kaka negibetie to kaka gidak, to en moro ahinya sama jolimbe oyudo thuolo mar ng'eyo wechego.

Mana en ker machon ma thur ka mano miluor migosi Uhuru Muigai Kenyatta koromo gi jotelo kata jodito mopogre opogre mayudore e Afrika ka nyaka e pinje maoko ka koro giromo e yo mar jotelo mopogre opogre ka koro gilero weche kendo ginyiso kaka giduto giikore mar gero pinjegi.

Ohala en gimaber kendo iyudo ka mine mathoth kata jogo mamine timo ohala mar aswekra en ohala mitimo e kind ndara kendo iyudo kagin gi jogo manyieogi mopogre opogre to seche magin gi jogo manyieogi mopogre opogore ng'enyne gingi wuoyo maber kaka ginyalo lombo jogo mondo onyiewgi kendo gikmagiusogo gitimogi kendo ginyisogi e yo makende mamiyo jonyiepo yudogi kata jogo makalo e bath ndara yudo kaka nyalo nyieo kata kakoro jogo moa tich dhi dala koro ohand aswekra en ohala mamiyo mine mathoth yuto.

Josir somo mopogre opogre sani yudore kendo ber ahinya ka sani giyangore kendo giriwore gi sirikal mar miyo jogo madwasomo e oriya mamalo to onge nyalo imiyogi sir mopogre opogre e yo maginyalo dhi kata mondo giyud somo e pinje maoko kata e thur ka. Sani koro osemiyo ji thuolo mopogre opogre kendo achiel kuom sirogo en siro midendoni Mastercard foundation.